Eng' pichaini ko kabor logoek konyil somok. Netai ko kabor akenge nemiten mbar netomo konyor logoek inendet ketit, nebo aeng kabor ketit nekakokararanit akakonyi logoek mising, nebo somok kebor logoiyat nekakebut akenge akotinye logoek chekararanen chekokoruryo mising.

Tuguk chebo komonut en pichaini ko icheru klassisiek ,kecheru klassisiek komuch ichek logoyat 'kogrowen' akowoit, nebo aeng en ireyu konyolu ibos mat kochang'a yekakochang'a kochileke ako yan kachilke komomuche ichek koechekitu amun en asista komoroisi konyor koristo ak beek cheroisi korepenge.

Boishoni keteme imbaret yekeitem ibakakte bokorur kabisaa, yekokorur kabisa mbaret indee soroek alaan indee pospet ak iwee ak eiik alaan ko terekta alaan obee kibakeng'e biik chechang abobal kering'oik, yekarobal kering'oik inakee beek ak koriib totun koechekitun.

Tukuk chebokomonut en yuu ko netaa ko bitroot, bitroot icheket kotoreti borto kotes korotik en borto, nebo oeng kora en yuu kiit netoreti ko karit, karot icheket kokochin borto kimnotet neoo nemuche inendet koyai kasit ak ko priventen korotik en mionwokik chechang.

Kiit netoo ororu kiit netesetaa en yuu ko ketit neko kowoit ak kochang'a mauwek chetinye kalaishek cheterter, miten che blue mii chenyolilen ak komii chetolelion ak komiten chesitkam, pichaini chuu tokuu kelee mii elemie sikere kasambasan ak ko kararanit kokwet.

Bokomonut anyun koroi amun konu beek konyo kokwet, yekokoko beek kobwa kokwet kimuche ichek keboishen en korik anan kinaka tukaa, bechuu kora komuche ichek koree beek kobaa mbar, yekokoree beek kobaa mbar kotoret tukuk chekikimin en kabungui ak kora koyee tukaa sikomabar melelda.

Maberiat ko lokoyat nerutu en korik chechang, lokoyandani ko rutu inendet yon kokosirto kenyit akeng'e akityo kobwa lokoekyik en maberiandani every orowek loo, maberiandani koboto totun korut, yetun kokorur komiten cherurtos kolelach sikomi cherurtos ko biriren ak kiam.

Ichechu ko chaik, chaik kebute subui yon tomo kolal asista amoresio, chaik kebute ak kinde kitongit ak kebut akoi olombo saisomok nebo subui komangwanit asista, yekokebut chaichu kobakebiman ak kialda.

Tukuk chekamilan chokere en pichaini ko ing'wek chekarubke, suswek chechang chekachilkee, suswechu ko icheket ko kobir asista amun ngweny ko kikoyomnyo ko barak ko tokonyolilen.

Iyeyu ko kobor ketik ak mauek cheicheket chekokobar robta ak kobar oritnywan, icheket kokobir raobta takomong kering'et en taban, kokoumisan mising netotkoib tukuk.

Bokomonut kabisaa en kokwenyun keriib teta eitoo, yoon kokirib teta kotoreti biik isich cheko yekakekei, kora ko yoon kokoiyon chechang imuche ialde akityo isich rabinik, kora ko chechukan yon kokoib ak kong'et kora imuche ialde ak isich rabinik, kora tenyi anan eeii Yoon kokoi chechang imuche iyeeny ak isich bendo ak ibeialde.